Ũrĩmi wa nyanya ũkĩhũthĩra mĩbaibo ya drip nĩ mĩega mũno, na maĩĩ matiuraga maingĩ mũno. No hĩndĩ ĩmwe mũgũnda wakwa nĩmĩtĩ mũgũnda ĩka ĩmwe, mbĩa ĩkarĩa mĩberethi yakwa yothe ya drip na nĩguo mĩberethi ĩno ĩkoragwo goro. Rĩu yambindire, njoke o nduka rĩngĩ, ndũmĩre mbia nyingĩ mũno, kũgũra mĩberethi ĩngĩ na kũ repair.

Ũtungata, wa kũiga, na kwamũkĩra, gũtũma na mbeca, ũhenagwo nĩ mabengi maingĩ mũno thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya. Kuma ũtungata ũyũ warehwo thĩiniĩ wa bũrũri, nĩwahũthirie maũndũ nĩwahũthirie maũndũ maingĩ mũno. Na mbia no wĩige, mbia no ũrute, mahinda o moothe kinya ũtukũ mahinda mothe marĩa ũngĩenda rĩrĩa wĩna bata wa mbeca.

Ũyũ nĩ ũtungata wa kuoya thimũ ũkarĩhaga kahora kahora. Nĩ ũtungata mwega tondũ nĩ thimũ nyingĩ, nĩ thimũ nyingĩ na thimũ icio ũngiuga nĩ kũgũra nĩ kũgũra nĩ thimũ ya goro. Nĩ ũtungata mwega tondũ o thimũ ĩrĩa woya no ũrĩhage mbia iria wona o kahora o kahora o kahora. Na nĩ ũtangata ũteithĩtie andũ aingĩ mũno, ona andũ aingĩ mena thimũ, mena thimũ ici cia kũrĩha kahora kahora, na na ndirĩ ndaigua ũru ũru waguo.